Ore ena, naa enkiremore naloito dukuya tenewueji. Elio emukunda sapuk. Etii emukunda natoyio. Naa, kitodolu injere eitu eramati ena mukunda na ina petiu nejia. Petoyio intapuka. Netubulutua inkujit. Kaka, ore ena nataramataki, nelio oltung'ani logira awoshoki olchani pemenya nkukuuni, naa kelio ajo eramatitai. Nenyori itodolu ajo kepiki enkare. Aisidai teneramati intapuka petumi endaa.

Ore naa kuna, naa kaidim najo impoosho kuna nagira abulu. Elio intapuka ompoosho natii olchamba, nelio oltung'ani loibung'ita. Kaitadamu enoshi kata eetae enkiremore, arashu enkesare ompoosho tenkop ang. Naa kesidai inabae. Aisidai enkiremore amu tenebulu intapuka nemiri. Naa, ketumi iropiyiani naitaasieki inkulie siaitin. Naa, ketum si ilopeny endaa nanya ninche ormareita lenye.

Ore naa ena naa kaidim najo eunore ena oong'anayio elio ilng'anayio loouno tene wueji naa ore oshi ena naa kajo nanu keesa tooltung'anak loomanya itaonini nemeeta ilchambai neaku keitobirr ninche ewueji naunie ilng'anayio lenye anaa ene wueji neaku kanyorr nanu ena siai amu keisidai katukul keisidai amu endaa naa enaa naa keret itung'anak eisho biotisho osesen neisho beisho ilopeny iropiyiani

Ore naa embae naloito dukuya tenewueji naa elio oltung'ani logira naa aramat ilkeek te mukunta elio ajo etii ilkeek laijo iloshi naa laijo ilamisurin naa keeta ilgum naa keramati naa oshi sii niche naa kuni ilanterera tenasari naa ore pee ebulu neaku kegoli intonation keidim aibunga enkop nemetum enkop naa nilotu aun nipik enkare amu keeta tipat oleng te nkishui oltung'ani

Ore naa tenewueji naa kelio enkaitubulu naa ore Kuna kaitubulu naa kenyori netaa irkuti mbenek laa ketiu ena ketaa irkiku naa entapuka naa Kuna naa ketieu ena mboshok kake tenibol atua naa ketii elanterera atua kajo sinanu enetipat oleng amu kisho iltung'ana biotisho osesen naa tenemiri netumie eropiani naasiekie kulie mbaa

Ore naa kuna naa intapuka naa keisidai intapuka amu keret iltung'anak kenare neiremisho pooki ng'ae peyie melau iltung'anak arashu ilmareita lenye indaikin naanya aisidai katukul enkiremore naa aisul teneramati intapuka neaku ina bae naloito dukuya tene ilio intapuka naunoro neteramataki amu keret itung'anak neisho biotisho neishoru iropiyiani tenemiri nilo atum faida naa neaku kenare neramati